Inyalo rege mondo olos sauce , itiyo kode e salad bende kati nyalo chame manumu , itedo kode bende kata ite itiyo godo kaka yath ka ng'ato ng'ute lit , kata duonde lit to ichwake kendo itwene e ng'ute kendo otiyo kaka yath maber ahinya.

Iloso magoka kasto ikawo alot go tipidhe wi magoka miloso go. Ka isepidho gi to ibro olo ne gi pii. Kidoyo to idoyo gi kapod iketo mondo mi magoka go omed nenore kata omed bedo.

Kahawa ma osepon e puodho otere kambi kendo iloso gi ka ipogo gi ipogo gi mondo mi ketgi makare ma inyalo usne ng'ato kendo ng'ato nyalo tiyo godo.

Gini miyo tich bedo mayot e saa pur kendo ng'ato ok tii gi dhok mondo mi opur. To otiyo gi gini kendo ng'ata achiel nyalo bedo kode. Kopogore gi tiyo gu dhok odwaro jii ang'en kata adek mondi mi pur obed makare.

Aneno math makweyo chuny , kendo ma jii madho ka go mbaka kendo aneno kambi maduong' ma itiyo go mondo mi los gigi mondo gibed makare ma gichop kumi nyalo madh gie, kata inyalo tii kodgi e math. Bende aneno tich matek mar pur, doyo kendo pono kahawa.

Ka iponie nyanya, ka nyanya osechiek to ipono ma ochiek gima chako chiek mondo mi odhi ousi, kasto iweyo mapok ochiek bende mondo ochiegi.

Chon nipuro gi lwedo kata gi dhok ma ne miyo pur bedo matin tinede ipuro gi tingatinga kendo pur bedo maduong' . Kendo ne itiyo gi yedhe moko manego kute to sani itiyo gi yedhe moko ma nigi teko mang'eny moingo machon kendo ma konyo miyo pamba dongo maber. E pono pamba chon nitiyo gi lwedo sani ntie mashinde molosi kendo nya tiyo kendgi e pono pamba kendo gipono mapiyo moingo dhano. Kodhi bende chon nitiya tiya gi kodhi ma moramora mane ogolie pamba go . Sani itiyo gi kodhi ma olosi kendo idendo ni hibrid

Ipuro kaisepuro to ikunyo bugni ka ipimo nafas ma e kindgi maromre. Ei bigni go ipidhe rabolo kasto inyalo kunyo olni moko matin makale tie rabolo ka rabolo mondo mi ikalie pipe mar olo ne gi pii.

Ka nitiere kidienje ariyo mag pur organic farming ,conventional farming. kidieny mokwongo tiyo mana gi odumbi mar dhok kata mar chiaye mondo mi oket ne cham mondo odongi , kendo otiyo gi kwer mondo odoo kendo olos cham. Mar ariyo conventional farming jali tiyo gi yath mondo mi oneg buya kendo oneg godo kute kendo kata mbolea motiyo godo en mong'iew ma ok mar dhok.

Saa pur idwaro jopur mang'eny omiyo oloso ne jii yor yuto. Kakodongo onenore ma jaber omiyo aluora bende nenore ma jaber . Saa keyo bende to gi seche miloso gie kambi mondo ogol moo duto dwaro jotich omiyo loso ne jii mang'eny yore mag yuto kata saa miuso gi gikelo pesa kendo pod gikelo yor yuto .

Ng'at matiyo tijni nyaka bi us gigi mokayo ma kelo pesa kendo ke kendo kelo yor yuto. Gigi bende itiyo godo kaka chiemo omiyo loso chiemo ne dhano.

Sami chamo ring abula ntiere moko ma oher kabisa kichenge mano yudore kuom chiaye matindo. Nitiere agoko bende ntiere ng'udi , wich bende kuom dhok madongo.

Cat en yien ma itiyo godo kaka yath to ogolo filawa. Kogik seche ma koro ite wuok moko matindotindo mayom to ing'wedo gi kendo koseng'wedgi to ipimo gi itero gi e kambi ei kambi gikalo e okenge mopogore opogore. Iketo gi e tray kendo iswago gi idhing'o gi kendo iwegi gibed o ma kagima gikuogore matin . Bang' mano tibro ter gi e e okang' machielo ma ibro losgi magichop ma gibed ma owinjore gi tiyo godo.

Piny owacho oseloso yore mag mbui kotiyo gi coding mondo mi omi jopuonjre obed gi yoo mayot mar ndikore esikunde kendo giyud yoo mayot mag yudo gik mag somo ei mbui kendo ginyalo tudori kata gi japuonjgi e yor mbui kanyo. Ma osekelo yot nikech kata ka nyathi japuonjre nitiere dala to onyalo mana yudo gik mosomo kata onyalo yudo tije ma japuonj ochiwo e yor mbui kendo onyalo timo gi e yoo mayot.

Ka osepur to ikomo kodhi kodhi go tii machak golo it mar ariyo kasto idoyo gii doyo mokwongo. Ka gichiegni golo maua ichaki doyo gi doyo mar ariyo iwegi kendo gidongo ma gigol kodhi. Inyalo tii gi potgi kaka chiemo e alot kendo kothgi bende en chiemo mamit kendo en gi gima inyalo yudie ring'o. Omiyo kata ka ionge ring'o to ka in kode to ichiema chiema maber ka ionge gi luoro.

Ma en chiemo mamit kendo ka ichame to iyudo gima inyalo yudo ka ichamo ring'o kata rech. To bende inyalo use kendo okel yuto bende itiyo kode kaka yath

Biro e pacha gik mopogore opogore . Chiemo manigi vitamin A,C,E kod vitamin K kendo en gi tuoro kata fiber makonyo e riwo chiemo e ich kendo nigi gik moko makonyo e luoko remo ka ichame to oluoko remo. Bende itiyo kode kaka yor yudo omenda ka opur gi mang'eny to iuso gi kendo ng'ato yudo yore mar yuto. Bende jii mathoth konyore seche ma gitiyo tijni gin be giyudo omenda e yore go.

Picha ni nyiso Rosemary Odinga e puothe mar kamnio kama opogo gie kidienje ka kidienje kendo oketogi kaluwore gi ndalo gi. Opidho gi kendo gibedo madongo kasto ouso negi otende mopogore madongo ma itiyo e kodgi . En pur kata pith ma ichako gi pesa matin kendo en gi ohala maber . Ka okawo records kendo ondiko kwan gi kendo kaka gidongo.

Iketo boksi kendo iketo kich e igi mondo odagie, kasto gilos mo. Ka giseloso mo, to ng'at ma thedhogi kata ng'at ma dhi golo mo, rwakore, kendo orwakore ma onge dende kumora mora ma ni nono. Odhi, kendo seche moko imoko mach mondo omi kik go oringi. Seche moko be igologi agola, nikech ng'ani orwakore ma onge dende kumora mora ma kich nyalo kayo. Koro odhi adhiya to ogolo mor kich go, kendo ochako ogere maber, moduokgi kendo kich chak dak e iye kanyo, mondo ochak ogol mo kendo.

Chon ne jii rito ni nyaka giyud lowo korka gipure. Sani ng'ato nyalo keto ngimane e okepe kata e ndope kendo opithie. Pii ne iolo ma giyore mok ber itiyo gi kubni ,sani itiyo gi gir olo pii maber manigi machalo birika kendo okeyo pii maber ewi alot kata ewi maua. Bende ne ipura pura e pap ma kuma chieng' ne chame achama maua go kata alode. Sani ipuro gi e iot molos maber ma iluongo ni green house kendo kanyo gimoramora iketoe kiwango ma oromo. Chieng' donjone gi moromo ma ok okalo kendo koth ok donjie mit keth cham gi pii mang'eny.

Yore manya sani ma inyalo tiyo go mondo orit gigi kik kethre itiyo gi fridge ma ikete sitima kendo tempreture ne iketo man piny kabisa ma ok nyal miyo kute kudni moramora bedi mangima. Omiyo ma konyo gigi e bedo mangima kendo ma ok okethore kuom ndalo mang'eny.

Seche ma ipidho nyanya, nikech kothegi tindo, ok nyal pidhgi apidha e pap dichiel, omiyo ma emomiyo ikwongo iloso negi swandhro, ng'at ma nya loso swandhro, nya pogore gi ng'at ma puro gi. Omiyo ng'at ma opidhogi ka pod gitindo, nyalo uso negi ng'ama pitho e pap. Ma kelo yor yuto. kendo ka nyanya osedongo, to gin chiemo, omiyo ma bende miyo alwora bedo gi chiemo, kendo kech ok neg ji. Bende jok mapuro yudo omenda . Omiyo ma yor yuto ne gin. Seche ma gigi bende dongo e alwora ,to ji mor nikech chiemo nitiere.

Biro e pacha yor yuto makonyo oganda mathoth e kor gweng' e saa pur ,saa doyo kendo kata saa ma igolo o gi. Kata bende seche ma iloso gi mondo gibed ma koro inyalo tii kodgi. Bende e kumitiyo kodgi en yoo maber mar konyruok mar oganda.

Japur mar gini yudo ohala ka ouso kendo jokmatiyo ne bende ochulo kendo mano yorgi mar yudo omenda. Bende en matunda mamit manigi nengo e ngima dhano ka ng'ato ochame to yudo vitamin mopogore opogore. Omiyo ghini nigi nengo maber kuom dhano kendo e alworawa.

Ka osepidhgi ma gidongo, to ing'wedo itgi matindo mayom machako wuok, ema ng'ani ng'wedo mondo omi odho iusi kendo oyud omenda.

Lum nitiere ka mang'ich maneno majaber, nitiere bende yiende ma tindo tindo. Nitie yiende moko mabende boyo, makelo mor. Dhok nitiere bende kae ma dendegi beyo kendo gin rochere. Magi kelo mor. Kendo gibeyo neno, bedie alwora majaber kama a kelo kata ngima.

Los lowo maber ma iket ne odumbi mowinjore kasto iludo kodhi mag gik mida pidho ewiye kanyo. Ka gisetii maber iolo ne gi pii kendo ka gi chako dongo tikawo gi ipogo gi kendi keto gi e jwala e jwelni mondo mi moro ka moro obed yore. Ibiro keto gi kanyo kendo kimedo olo ne gi pii mondo gimed dongo ei jwelni go.

Ipuro. Ka osepur ma olos lowo ma ong'ith maber, to ikawo alot kendo iludo. Alot biro ti, kendo imedo olne gi pi, ka ose ol negi pi, magidongo maber, ma giromo sa ng'weto, to inyalo ng'wedi kendo iuso kata itiyo godo e yor chiemo. Bende iloso negi ot moro majaber miluongo ni greenhouse. E iye ka, iketo gimoro amora e kiwango mowinjore. Koth ok gogi agoya, kendo chieng' ok cham gi achama. Igonegi yath mowinjore kendo iketo negi gimora mora makare.

Ng'eyo madwarore gin ng'eyo ewi ngima mar dhok, ng'eyo ewi chiemb dhok , kit kaka onego gimodh pii kit kaka onego ginindi , kaka inyiedhogi .Bende dwarore gige tich ma itiyo godo mondo mi ket negi tag kendo bende dwarore gik ma itiyo godo mondo mi los negi kar nindo kendo kar pii kendo loso ne gi ot bende.

Tijni miyo kute kata gik madikelone dhiang' tuwo, tho. Omiyo dhiang' dongo gi ngima maber ma ok ochochni gi tuwo. Ma loso dend dhiang' kendo miyo ogolo chak maber, kendo mang'eny. Bende miyo konyuol, to onyuolo nyithindo ma dendgi beyo ma onge gi tuwo.

Ka jonono kata jo many e wi tuoche mag cham ng'iyo cham kendo gisomo kaka cham gi oduma gi dongo kendo gidwa ng'eyo gima ber kata gimomiyo gichal kaka gichalo no.

Biro e pacha ng'at ma dhi puro oduma manigi nengo kendo madongo mapiyo ma dhi chiek maber kendo oyudo keyo makare.

Ma konyo mondo mi kik dhano kendo jok manie aluorawa kik ng'iew fertilizer kata manyiwa no ma ok nikare ma dhi miyo gi tigi pesa mang'eny to gidhi yudo lal nikech manyiwa no ok dhi konyo gi.